Ore taa teneweji naa kadolita iltung'anak oota ilbagi sapukin neeti atua enkaji naijo naji eno lomon. Neaku kitodolu naake ajo ketiu enaa. Enkopiai natii enkiwanja enteke najii nang'amarieki ilomon oing'ua iloshon leboo enaa akeyie ilopon loipang'ita apuo inkukie kuapin. Neeku idol naa ajo iltung'ana otanapate nitodolu ajo keidurita ninche amu ore naji pidol kulo baki lijo keeta inkejek lijo egari naa keutu ajo ino iltung'ana opoiti ineelakua. Neeku kaidim naa atejo ore kuko tung'ana nebaki naa looshi likijo iltalii lopuo aing'oru tenaa kuna ng'uesin duo tataa arashu ilomon akeyie opoito kulie baa eramati olosho aibung' intomiritin too kulie wejitin amu ore taata tenidol entoki naigero tena aji nagira autu akeyie eneikunari teneutari kulo tung'ana nitodolu naa ajo enkiwanja enteke eneweji naa iltung'ana kulo opito ajing' enteke.

Ore naaji enkoitoi nabo naidimi aitoiyie irnyanaya, anaa empeku ornyanya, naa tenepui naaji aadany naa lelolo nyanya oota empeku, nepuoi aapakal nyinche tenkolong. Matejo tenepiki taata niche orkadasi sapuk anaa oima. Netumokini taa aisalaasha ina peku. Peetumoki naa ilanga enkolong. Nesho akeyie toosai kumok. Netumoki naa aitoyio ina peku pooki. Amuu ore enkolong naa enkoitoi sidai nemetumoki ainyala ina peku, neme danyidany aitoki metaa meekure ebulu. Naa ore naaji enkai oitoi naa tenetumia emashini naitayu naa inapeku toornyanya neitoi ake ninye openy. Kake ore naaji enkoitoi sidai aisul naa teneitumiai enkolong.

Ore taa imbaa naas nanu peyie aitodolu ajo keisho irkeek lainei lormatunda, naa tenaakikisha ajo, eeta ninche empolea. Ore taata ena polea napukunye inkishu anaa ntare, nalo taata abukoki intonat ormatunda lainei petumoki anoto empolea pookin. Na ore si enkae, aikenoyie nanu irkeek lainei lormatunda, aitobiraki duo taata ewuata, narrip ninche metaa mero ntokiting, nemetumokini naji atupurroi, na ore si enkae na peyie arripi irmatunda lainei mincho inos irkuru, na kaata kulo keek taata ooshi enaa olchani, peyie naa metumoki irkuruk ainosa, pe naa eeku inkaitubulu sidain. Neeku nena imbaa naas nanu, na ninye pidol ajo etareto esiai, nataa irmatunda lainei ile tipat oleng.

Ore taa, ena nadolita tenewueji, naa enchani naji lantana. Ah ore taata lantana, naa enchani naitobirieki iwuat, naitamani naji inkang'itie anaa ilchambai. Ore ena aitubului e lantana, naa ore naji teniyieu niun oltung'ani tolchamba lino, nemegol. Amu ilo ake nilo adung'u naa enkatikati enye, niorwor metaa kutitik, naincho ake enoshi kata etaa keewuo enchan, nilo naa aremoki kuna keek enkop. Nintobiraki taata nkulukuok metaa keeta enkalo natijing'a atua nkulukuok aitobiraki, amu ore etiu nejia, na kebulu ake neeku esanag sapuk, nitumoki naake ataguata metaa ewuata namanita olchamba lino, enaa enkang' ino naji. Amu ore enaitubului na sidai oleng tinasiai, na sidai si aitoki amu kinos intare naji, neeku endaa sidai osuam enaa intare.

Ore taa ebae nalotito dukuya tenewueji, naa ebae nijo biashara. Amu ore tenadol ene, neetae enkiti kibanda naitobira naake sininye olopeny, neeta inkilani kuna duo taata long'i orpayiani, itobiraka naa ninche aipanka aitobiraki, peyie naa etumoki irkastomani atodol. Neeku ore tenewueji nadolita ana oltung'ani lijo olamirani lekuna kilani, egira naake sininye aipanka kuna kilani, petumokini naa aetu ilainyang'ak, atodol ninyang'u kuna kilani. Neeku biashara naake ena, tenkaraki eng'orunoto oropiyiani, ninye pidol ajo keesitai enasiai.

Wore ena shani natii enewuoji, naa keji titonia. Aa wore taata ele shani naa keeta isiatin kumok oleng'. Amu wore toolaramatak, naa kitumiyia taata enaa irkiek naji oitumiyiai aaramatie inkishu enaa akeyie imali naatae. Naa wore sii tooltunganak oata ilchambai naa kiidim aitumia enaa embolea, amu wore taata kuna benek ekulo kiek, naa kesidain oleng' tenkaraki keponaa embolea tenkuluponi. Naa ake itumiyiai sii ilairemok aikenie ilchambai amu kitobir ewuata sidai oleng'. Neeku embae sidai naa ena chani, tenkaraki isiatin eramatare naaji tooltunganak oata ilchambai.

Ore taa esiai nalotito dukuya tenewueji, naa enkiremore ornyanya, amu ore pidol kulo ng'anayio otii enewueji, naa irnyanyak lijo ketaa peoku. Na ore nai tolairemoni odol ilbulabul lijo kulo, nitodolu naake ajo etaa tayari ntokiting enyanak tolchamba, peyie naa ekesu, netumoki ashomo atimira, neeu iropiyiani. Neeku ebae naitishipisho tinakata ena tenkaraki amu, eyiolo olopeny ajo ore melakwa, na kelo ake aya kuna tokiting enyanak sokoni, netumoki naa anoto irparakuo endaa amu ketii naa loinos tonkotelini anaa tonkang'itie, nelo naa sininye atum iropiyiani naalo aasie enkae siai akeyie nimidim nai ataasa meeta iropiyiani. Neeku ebae ena sidai, amu ore pidol irnyanya eoku iji, nitodolu naake ajo egira asidanu imbaa.

Ore taa ebae nalotito dukuya teneweji naa olchani otunoki. Nibelekenye ena siai tenkop ang' amu mokire eetae ilapa sanagi sapukin otubulutua ake openy kake ketae irkeek lijo kulo opasha pasha otunoki naji ena tenidolita teneweji. Naa ore tedeweji nadolita ewuata natii ewaya naitodolu naake ajo mokire eesita iltung'ana inapa kikarata oo weitin naitumia inkeek ontimi kake epoito naa aitumia kuna wayai etata ena rishata ee teknojia aikenia ilchambai lenche nikenie sii inkang'itie oo ewejitin akeyie naji neyeu eripito. Neekuu idol naake ajo ore sii ninye tenkop ang' nibelekenye kuna baa aikunari neija nitodolu naa ajo apoito inkatitin aibelekenya naa ninche naishoru peeyie ibelekenya.

Ore ebae nadamu tenadol ena, nadamu enturore orpaek. Amu ore ena aitubului nadolita tenewueji, naa irpaek otuunoki. Na kaitadamu naa esiai enkiremore orpaek, amu kairemo oshi irpaek torishat kumok, naa kishaa ake nerrerreni ilchambai, aitodolu nai ajo mekure etii intimi, neturi naji toltinka, anaa tolmong'i, nerrerreni naa olchamba metaa ore ilo ayau empeku ino wempolea, nitumoki naake atipika nebulu irpaek enaa kulo ladolita tenewueji. Na ore pebaya erishata olapaitin fulani, neoto naa lelo paek, nepuoi akesu, anaa doi ninye nemiri ejoni, netumoki naa lekua opej lelo paek ashom atimir eyia nejia. Neeku ebae sidai ena, amu endaa eishoru enasiai, nebae ake nanarikino nees pooking'ae.

Ore tenadol ena, nadamu erishata apa natii emoyian e corona. Amu ore padol entoki naasita ena tomononi, neeta enakiti tupa natii esabuni, naata sanitizer, negira abukoki enaayioni, ninye pidolita ajo etiu enaa kegira aisuj inkaik eton itu einyang'u intokiting natii enewueji. Amu ore apa teinarishata, nemeishaa ninye nirorokino iltung'anak tonkaik, kake teneepakino ake inkaik elakwa. Nemeishaa doi ninye nenyikakino iltung'anak, tepooki wueji netii ninche. Neeku kaitadamu enasiai ibarakinot apa natipikaki teinarishata etarasua ina moyian, amu mokure ninye apa epoyiari ake enooshiake, naa ore pekitumi itigilunore inkitanapat naipirta enasiai, nake kibung'i. Neeku erishata apa natagolo oleng, kake neeku naa ketulusoyie sininye, neshukokinoi ake erishata sidai naatai enaa apake.

Ore taa ena naa olchani otuunoki. Ore ele shani tenebulu ,neeku ake siininye nabo orkeek opuo aramat ormanyera ,amu ore eunore orkeek naa embae sidai oleng. Amu ore irkeek naa keyieu enchan naa ore sii irkeek naa kibung enkulukuoni metaa meya enkare ,naa keripo nkulupuok nisho eosh enkolong naleng. neeku embae sidai ena oleng amu ore doi ninye teneuni irkeek ena naaji ena nidolita teneweji, naa keyau ormanyera meta entoki naitiship nkonyek amu ore naaji pee idol tenkop nkaitubulu naapashipasha naa entoki nanyor enkongu amu keponaa esidano wenkuso ormanyera. Naa ore sii enkae ,ore eunore orkeek enaa ele naa kisaidia naaji ayau oloip, amu ore naaji pee epiki enkolong naa ekiponu aisudori peyie eisho yiok oloip .Neeku esiai sidai ena.

Ore esiai nalotito dukuya tenewueji, naa ketiu enaa oltung'ani ele oitasheki esiai naishoori iropiyiani esile. Naa ore taata tenkop ang', sapuk oleng enasiai naishoori iropiyiani esile. Amu ore peyie idol, naa keetae ibenkii napashipasha, naapuo iltung'anak aomonunye isilen. Na ore si enkae, keetae ake iltung'anak oota iropiyiani, na kisilen iltung'anak iropiyiani. Neeku ebae sapuk ena oleng tenkop ang', amu sapuk eramatare, amu ore naji pinepu oltung'ani otagolikio ebae naje, na kelo naake aing'oru esile, toltung'anak lijo kulo, anaa kulikae ake oasita ibiasharani oropiyiani. Neeku ebae natii enkop ang' ena tesapuko.

Ore taa tenewueji nadolita orais liapa olaanyiti Uhuru Kenyatta, kegira airorokino olaanyiti olarikoni oji Raila Odinga. Ore si teda nkae shoto neetae oloti lorais apa teinarishata, ah William Samoei Ruto. Neeku ebae sidai ena oleng, nenetipat tenkaraki amu ore peyie irorokino ilarikok kituak iji, nebae nautu naboisho tolosho, naa tenkaraki amu kegira airorokino tenchipai, na kebae nai naitodolu toltung'anak pookin entoki sidai amu kepuo iltung'anak lonkabilani pookin, ashipakino enabae, netumoki naa ataasisho tenebo, nenyorruno, nemekure naa eetae olgela tenkaraki enajo irkulikae, ara nanu ile nkabila fulani, nejo likae ara lenkabila naje. Neeku ebae sidai ena tolosho, amu kilepunye eramatare tolosho.

Ore taa esiai naloito dukuya teneweji naa eramatata olchamapai lenkiremore. Amu ore pee idol entoki naasitae teneweji naa ore Kuna tokiting naatekesunyieki irpaek, nepuoi adungu, nepiki wejitin netuturoki ,netumokini naa atunguai tenkaraki pee eponu embolea olchampa. Neeku ore embae naijo ena naa kelo aibung nkulupuok, neponaa nkulupuok tolchampa amu ore pee epurda kuna tokiting, neponaa embolea eweji olchampa. Neeku embae sidai ena amu ore naaji pee elo nintoki aun nkulie aitubulu ,naa kepuo ashipakino ina kulupuoni naitobiruaki aiko najeia nebulu naa aaku sidan oleng.

Ore ebae naloito dukuya tenewueji, naa esiai naitoi irpaek. Amu ore pidol ele tupa ootai tenewueji, naa ke enkoitoi taata naloi aipim eneba enkare tekulo paek, tenaa keketoito, peeku naa keyiolouni ajo keishaakine peinosi, anaa keton nemeshaakino. Neeku ore enabae naa ebae etipat oleng, amu ore naji irpaek leton eeta enkare, nakemidimi atipik ositoo, tenkaremke amu kepuo apurda neinyala. Na ore si irpaek oota enkare sapuk, nake mesidan amu keeta imoyiaritin naata tiatu, neeku kishaa naake neeku ipimi irpaek tenaa ketoito enashaakino, peyie etumokini ainosa, netumokini si ashom atimir tesokoni, amu ore doi ninye irpaek lijo kulo nai tenelo neeta enkare sapuk, nemetii naa oltung'ani oinyang'u. Nelo nelayu naa olopeny iropiyiani, oduo nebaiki neeta imbaa natagolito nayieu neeta iropiyiani. Neeku enetipat enabae, nishaakino ake peyie eas pooking'ae oiremito irpaek.

Ore esiai naloito dukuya tenewueji, na biashara ontokiting ah irnyanya, inkalamuni, inkwashen, okulie akeyie tokiting pookin naba enaa namiri toldukai. Neeku ore ena entoki niyieu peyie eeku enasiai, neishaa neeta oltung'ani iropiyiani nalo aiterunye enasiai ebiashara, na ore si enkae keishaa neeta oltung'ani ewueji nalotu apik intokiting enyanak ebiashara, peyie naa eeku olduka omirishore ninye. Neeku kishaa ake si neeta oltung'ani, oltung'ani taata lolotu aitasheki inasiai enye eloito biashara dukuya, peyie naa etumoki esiai anoto oltung'ani oas tepooki rishata, metaa ore nai eyieu irkastomani entoki naje, na ketum ake tepooki rishata nayieu ninche.

Ore ena tapukai naa enomesurin, ah ore taata ormesuri etabayie erishata nalo aisho, naa kitayu oltapukai lijo ele. Neeku naa ebae sidai ena naitishipisho amu kitodolu ketaa etumoyu endaa, naa ore naji ilo mesuri, na kidimi ashom atekesu, nemiri netumi iropiyiani. Neeku ebae ena naitishipisho amu ishoru endaa nishoru ropiyiani, nitoki si aitobir olchamba amu ore intokiting nijo kuna nai tenelo idipaki atekesu kuna tokiting, ore nena naleku nake itobir olchamba anaa empolea. Neeku ebae naitishipisho ena oleng.

Ore esiai nalotito dukuya tenewueji, naa enkiremore ormesurin, egirai aitumia enkoitoi nabukokinyeki enkare ah irpaipi. Ore taata kulo paipi, na kepukunye pookin ewueji nebo nabolunyeki enkare, na ore enaare tenemanaa tekulo paipi, naa kelo ake aitadou enkare te pooki wueji netii enkaitubului ormesuri. Neeku ebae sidai ena oleng, amu ore pooki aitubului, na kelo atum enkare naitemu, netumoki atubulu metaa neishoo aitobiraki. Neeku ore kulo mesurin na idolita ajo kenyori oleng, neeta biotisho, na keutu ajo keesitai enkiremore nadupa tenewueji, neeku naa olchamba ele oidim atishipakinoyu olopeny oleng.

Ajo nanu ore esiai naijio ena

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena nadamu ee biasharani nalakiekie mpesa amu ore taata tenadol ena nigero lipa na mpesa nishoruni naake Nena ambari pookin naishaakino naaji nesuj oltung'ani elakita eropiani tenkaraki entoki nainyiangua ashu esiai natasakaki naishakino naa pelaki tee nkoitoi esimu neeku ore taata ena toki naitadamu Ajo ore pee kijokini lipa na mpesa nilo naake esimu eno ning'oru enoshi toki nanapita mbaa eempesa nilo lipa na mpesa nipik entokii naaji paybil number nipik ake sininje account number ore taa eiko nejia nipik esiana oo ropiani nikimpotunye naishakino nilak nintoki sii apik pin ino ee mpesa niriwa naa elo kilikuai nianyu orkilikuai orinyu mpesa pee kintolu tenaa enotoko atalaa Nena ropiani

Ore tas enatoki natii enewueji, naa intokiting naji sausage, ormosor. Na ore naji eninko peyie inos enatoki naji sausage, naa ore teninyang'u, nekintobiraki naake ilo tung'ani otii inewueji, nedung' inye tenkalem aiper empolos, nepik kuna kutitik tokiting natudung'udung'o yioloti enaa kashumbari, nekitumoki naa aishoo pee inos. Ore si ninche kulo mosor otii enewueji, naake edanyi aitayu kuna kabobok nagoli eshumata, neiperri ake sininye empolos, nebukokini kuna tokiting sidain naponaa emeloni ah kashumbari, nepiki enkiti shimbi, nitumoki naa ainosa aiko nejia. Neeku ebae sidai ena, tenkaraki amu endaa.

Ore mbae naloito dukuya tenewueji naa enkitotio ekuna ng'uesi naaaji enyekenyi naa mbae sidai ena naitishipisho tenkaraki amu ore naa nguesi naijio Kuna neme enoo nkang'itie naramatitae metaa ketaa oloitoti ekitegemea naake ninche entokitin ake nanang'ari too nkoitoi ashu irng'anayio loo ntimi naa ore naaji temetii Nena nenyamalu Kuna ng'uesi oleng neeku ore ake sininye olotasaa enaa apikaki endaa enkiti toki naijio ena peepuo u aitaki ate netasaka mbae naitishipisho amu keutu Ajo oltung'ani otaa orngurr naa oltung'ani oijalie Kuna tokitin amu ore doi Kuna ng'uesi naa ninche enyor kulo tung'ana oing'ua olosho lee boo pepuonu aing'or neyau ropiani naa ore etiu nejia netum irkulie tung'ana esiatin naa tenkaraki Kuna ng'uesi neeku mbae sidai tenishori sininche endaa petumoki atamanyisho neisho neeku kumok netumoki naa ayaki iyiok faida tolosho

Ore tenadol ena, nadamu taata ebenki, anaa kuna wuejiting nashumie duo taata ilturrurri iropiyiani enche, naaji SACCOs. Neeku ore naji ebenki, naa kidim oltung'ani ashomo atipika iropiyiani enyanak, peyie naa etum erripoto, naa ore si inaduo benki na kidim ake ashomo oltung'ani pookin, aisilenu iropiyiani naalo aasie isiaitin enyanak naayieu. Amu ore naji padol enkaji nijo ene, nadolita iltung'anak otii atua, lijo taata kegira ai shughulikia esiai oropiyiani. Na ore ake pooki woji nesieki shughuli oropiyiani, naa ebenki arashu inkopisini e SACCOs, neeku ina ebae nadamu tenadol ena.

Ore tenadol mbae naijio ena nadamu irbuketaa loo irbaribarani amu ore ninye orbuket ladamu oleng nadamu oloshomo Aya enkishui oltung'ana artam neponari naa mbae enkingasia oleng tenesai mbae naijio ena amu keyau enkeya too iltung'ana ogira atii atu Nena garin amu ore pasipu tene wueji adolita egari sapuk natosho empikipik ometaba ena nedanya enaduo gari elukunya neeku mbae nemitiahipisho naloito dukuya tenewueji amu ore pee adamu enapa gari nashomo aosho iltung'ana artam metuata naa mbae naisomitie iltung'ana oleng neeku keishaa iltung'ana neeku ilariyiak too nkoitoi neyiolou Ajo kenarikino nerip enkishui enye nerip sii enkishui orkulie tung'ana peyie naa measa ntokitin naijio Kuna tee pookin rishata naa ijio ena naitodolitae tene wueji

Ore tenadol ena, nadamu advertisement. Ah ore taata enasiai, nesiai napuoi aitoduaya iduat napashipasha ebiashara, anaa imasaa akeyie nayieuta ninyang'i iltung'anak, naapuo ilopeny anaa inkampunini ang'oroo nena tokiting, ni sifu nena tokiting petumoki naa iltung'anak aterrep, nilepunye enyorrata enche pee inyang'u nena tokiting. Neeku esiai ena nadamu oleng, amu kadol ninye oshi eesi tontiifini, neesi toredion, naake eetae ake sininche irbiasharani opoyia towuejiting, aishooyo irkilikwai oipirita intokiting enche, nayieu nai nemir iltung'anak. Neeku kadolta ajo nena baa napoita dukuya tenewueji.

Ore tenadol ena, nadamu inkitanapat naipirta esiai orbaribarani tolosho le Kenya. Amu ore enatoki naigero tenewueji, NTSA, naa olturrur oitasheki imbaa orbaribarani ogarrin pookin, wereware pookin naishaakino torbaribarani. Amu ore ena rubata, na keninye naitasheki esiai naji nenarikino neeta pooking'ae orewisho torbaribara, entoki naji licence. Amu ore ake tenimiata oltung'ani, na ketumoki awaita ena rubata eroruata, naisitaayieki ilo tung'ani, neibung'i naa amu meishaakino neesisho torbaribara. Na kelo si aitodolu enasiai peyie naa erripi iltung'anak otii irbaribarani, pemepuku irbuketa, neeku ina esiai ina rubata tolosho.

Ore tenadol ena, nadamu esiai ejurrore nashomo alo dukuya, eidipaki esiai enkukuo tolosho lang le Kenya. Ah njere, eshomoki naa aing'uraa ajo kaja apa iltung'anak otoosho enkukuo, naa amaa kulo otaa ninche ilarikok, otimirishote, ke iltung'anak aja oshomo awoshoki ninche enkukuo. Neeku naa imbaa nijo nena epuoi aimaki tenewueji, nadolita ilalikiorok lontiifini logira atoni ainos lelo omon, oipirta nena baa enkukuo. Neeku kejurri naake imbaa pookin, naipirta imbaa enkukuo tolosho, ah nitokini doi ninye adol ajo keng'ae inakata oitasheki inasiai enkukuo, ah olopeny olorika, naa kanyioo igolikinot nashomo aimaa ninche, naa ketonyorratie iltung'anak matokeo kukuo anaa keany. Neeku imbaa nijo nena napuo aasayu eimakini kuna, neeku nena aidim atejo.

Ore tenadol ebae nalotito dukuya tenewueji, nademu biashara emukokoteni. Amu ore tenadol tene, nadolita emukokoteni nanapita iltooi, lonkariak. Ah ore taata kuna tokiting naji imukokoteni, naake ebore intaoni, amu ore ake teneeta oltung'ani olola lemeidim naji atanapa tewueji nebo metabaiki enkae, nake elo ake neipot kulo tung'anak lemukokoteni, nenapakini ninye nena tokiting, nitabakini naa ewueji neyieu. Na ore si kulo tung'anak, na kees ake sininche biashara enche oopeny, amu kenapa enkare naji, aitayu towuejiting onkariak neya taon, metaa ore tenedol iltung'anak neinyang' naake teine amu meidim nai iltung'anak openy atabai ewueji netii enkare. Neeku kitelelek kuna tokiting naji emukokotenini esiai tenkaraki amu enap ilolan oiroshi, lemeidim naji oltung'ani atanapa, na kidim si aima ewueji nemeim naji igarrin. Neeku esiai sidai oleng ees kuna tokiting.

Ore taa ena toki naa ninye encheki, aa ore taata encheki, naa enkardasi e bank nanapita esiana o iropiani fulani, naaji naishaakino neishori oltung'ani oje, anaa elakitai eimu esiai naje embenki. Neaku ore ena ardasi, naake eigero esiana o iropiani neigero olopeny oishaakino netum nena ropiani, neaku naa ina esiai enkipirta ena toki. Naa ore naaji esidano ena toki, naa meidimayu naaji nenapaa oltung'ani iropiani toonkaik, amu kelo nepurori, kake ore ena sheki, naake sidai amu eripi iropiani amu menaoaa oltung'ani iropiani metaa kelo nepurori. Naa embaa sidai sii tena amu meitodolu naji ilmukorani ajo keat oltung'ani iropiani neaku naa embaye sidai enatoki naji encheki.

Ore enatoki naji pampers naa enetipat oleng tenkop ang, tenkaraki amunore duo taata eetai kuna kera kutitik, naa keshukokini enaa isirkualini, metaa ore naji tenelut enkerai, anaa akeyie nelo enkerai enkias eshoo, naake ebae sidai naji amu ibooyo naa mincho einyal keon enkerai. Na ore si enatoki, kirowua, amu ketumoki nake enkerai ata ishopokoki, na kesidai amu kibooyo enkijape. Neeku entoki sidai ena toltung'anak pookin oota inkera, ah ntomonok akeyie tenkumoyu, amu entoki sidai naisaidia eramatare onkera, mincho naa eibung' olchafu inkera. Neeku keishaa ake pooking'ae ninyanu kuna tokiting, petumoki aishopoki inkera kutitik, pemeinyal ate, anaa naaji alutaki ate, metaa ore adake neku inyale enatoki, neishaa nitakini enkerai, petumokini naa aishopoki enkae.

Ore taa ena nadolta tenewueji na embalai emuchango aore taata enapalai emuchango na enechetata enkaji naitashieki kanisa e catholic na ore enapalai negirai aitoomon ltunganak tewoi neji subukia nigero si intarikini naitomonoki ltunganak tenapalai aa ntarikini naado olapa leimit olari lonkalisuni are tikitam omiet aa ore taa ewueji naasieki enasiai aiter e saa tomon aare naa ewueji naji consola ta shryne tenkop naji westlands ore taata enjingata enewueji na nanarikno oltungani aa ninye obo nelaki iropiyiani inkalisuni imiet ore taata olturur akeyie oltunganak obaya tomon niahaakino nelek nkalisuni artan oimiet nishoruaki si paybill o account number nalakieki ropiyani pooki oltungani oitashieki inasia naji sylvia karuga.

Ore ena siai naa esiai enkitumiata onchoi. Naa ore ena siai tenkopang naa esiai sapuk oleng amu ore nkangitie pookin tele osho lang, naa meetae enemetii enchoo. Amu ata taata tenilo sukuulini ,sipitalini ,nkanisani onkangitie pookin naa etii pookin nchoooi. Amu ore shoo naa naa enetipat oleng amu ineweji epiki ilchafui pookin, neeku embae naake naishaakino netii pooki weji. Neeku eiruko iltunganak lenkopang ashet Kuna tokiting naaji nchoi, metaa tenelo naaji oltungani niyata lomon ,niminyamalu nemenyamalu sii iltunganak Liang amu entoki emuimu ena oleng. Naa ore sii naaji eetae nchereeni na idol ake ajo kesheti naaji nkutitio shooi naret iltunganak eetae iumat kumok oltunganak enaa enate akeyie mbaa naasitae toltururi kumok. Neeku embae ena sapuk tenkopang.

Ore eng'eno naishaakino naji neeta oltung'ani pee eas enabae, neishaa ake neshomo sukuul naata enkisuma enkitobirata omashinini nijo kuna pikipiki. Amu ore naji oltung'ani ake le kawaida, nemeidim naa aitobira anaa nitobir intokiting nainyalate tempikipik nijo ena. Neeku kishaa ake neshomo oltung'ani ena naji engineering course, peyie itaarriyiani, netumoki naa anoto eng'eno naipirta intokiting pookin nateshetieki imashinini nijo kuna, petumoki naa aitobira tenelo ninyala. Naa ore doi ninye eesita enasiai, nishaa ake neeta oltung'ani imasaa, naretie taata enasiai. Amu keishaa neeta oltung'ani iwayai anaa isipaanani, anaa intairi, nanarikino nishopoki kuna tokiting, tenelo naji ninyala. Neeku enarikono naa olarriyiak ake oas enasiai, oshomo sukuul, nisumi, netumoki naa atayiolo imasaa pookin nayieuni pee eas enasiai.

Ore ena, na biashara onkilani. Ore kuna kilani, na noshi oldukai, neme mutumba. Ore taata tenidol ena selenkei naibung'ita kuna kilani, netiu enaa kegira autaki orkastomai inkilani sidan naata ninye fashion. Neeku ore enasiai, na biashara ake nayau iropiyiani, na ore si eloito dukuya ena biashara, naake eyau iltung'anak kumok tenebo, amu keponu iltung'anak oing'ua ineelakua, nepuo ildukai lokuna kilani, ninyang' kuna kilani, netumoki naa atawal ilomon oltung'anak duo lemeyiolo, neponaa ina eyiolounoto oltung'anak kumok, metaa kibung'a iltung'anak neeku entoki nabo. Amu ore eimu biashara nijo ena, naa kesidai amu keyau iltung'anak enebo, netumoki naa iltung'anak ataretoto tonkutitik anaa tosapukin, nelo naa eramatare dukuya aitobiraki.

Ore enae nalotito idamunot teneweji naa emirata oo nkuk amu ore taata inkuk naa ninche itumia iltung'ana kumok oyierisho too nkang'itie arashu too nkotelini ninye aisul. Amu ore inkuk naa ore bei enche netii abori along irmotio loo ir gas i.Neeku naa ebae etipat oleng ena tenayas oltung'ani amu ore ninye inkuk naa onkutik ake elo aitumia alangu duo tenelo aitumia irkeek ate. Neeku naa ebae sidai ena amu ore inkuk naa keyierisho aitobiraki nemeeta empuruo tenkaji. Naa ketumoki ake oltung'ani ateyierisho aitobirak. Neeku ebae etipat amu keyau sii iropiani telelo omirita netumoki naa anoto iropiani naasie kulie biashara ni netum iropiani naitalala isiatin enche. Neeku ebae ena sidai oleng.

ore esiai naloito dukuya tenewueji naa engastomai naata enkadi nasishoreki tenkanji ebiashara naaji Naivas aa ore taata ena kadi naa kenapita elomon pookin oipirta oltung'ani akeyie pookin oas biashara enye tee Naivas amu kidim atipika eropiani Enya ene wueji ore ereshita pookin nalo ninye ewueji netii sokoni pookin ee Naivas naa kidim atasa biashara enye enaa enayieu neeku kitelelek ena toki esiai amu ore naaji mmee lasima pee enap oltung'ani iropiani ate too benia kidim ake atanapai ena kadi neyau ninye olduka lee Naivas ninyiag entokitin enyanak pookin ena nayieu neeku lelo naaji elomon layiolo nanu loipirta ena mbae

Ore ena siai naa biashara oo mpaoi, ore impaoi temurua ang' naa ninche taata eirumiyai oleng' ashetishore oleng' too inkajijik, aa namany iltung'anak, isukuulini, inkanisani, isipitalini o nkopisini pookin ake iyie naashetitai tele osho lang'. Neaku ore esiai nagwetuni impaoi naake sapuk oleng' tolosho lang' amu kumok ilkeeek naa keatai sii kuna mashinini, naiperieki kulo keek, netabolo sii ilkulie tung'anak ildukai oomir impaoi amu ketumie iropiani naasie kulie biasharani enye, neramatie aate too inkang'itie enye. Neaku ore ena siai naa sidai amu ore naaji tenelo oltung'ani nimiata ilkeek niyou nishetisho, naa ilo ake olduka le kuna paoi, nitumoki naa ainyang'a naa peyie io ashetishore neaku entoki sidai oleng' neiteleleka esisi naake ninye naitudupaayie esiai enchetare tolosho lang' oleng'.

Ee kesapuk oleng enasiai tenkop ang amu ore enasiai tene, naa biashara ontokiting nainosi enaa irnyanyak, inkwashen onkitunkuuni, onkulie akeyie kumok nijo impuka. Neeku ore tenkop ang, naa sapuk oleng enasiai amu ore naake intokiting nijo irnyanya, naa kinyang'uni anaake, nikitumoki ainasa tompuka, anaa nikaraankieki ntokiting nijo impoosho anaa inkwashen. Ore si naji enasiai, naa kitagoloo iltung'anak nias amu ibiasharani, nayau iropiyiani. Meetai inkoitoi nai kulie nadamunyeki iropiyiani, alang' ena. Amu ore kuna tokiting, nemelaki iropiyiani naji kumok peyie inyang'uni, neeku ninche etumoki ilamirak kumok ayautu tenkumoyu, amu kenyorri naa nakidim sinche irkastomani ainyang'a, meeta enyamali. Na ore si kuna tokiting naa ninche endaa nanyori tonkolong'i kumok, neeku ninye pidol ajo esiai naasitai enaake tenkop ang'.

Enetipat oleng ena bae tenkopang amu ore esiai ositima, neyaua nkibelekenyat kumok sidain oleng tiatua enkopang. Amu ore taata eetae ositima toonkangitie ,naa ore siai emisimisi toonkangitie neshomo aimin. Amu ore taata kiata sitimani toonkangitie naa enkindim atipik simui nkimaitie, olelo kilangilangata laijo iltooshi peyie kitumoki naa ailangilangisho tenkewarie .Naa ore sii sitimani naa kisaidia emboloto ombiasharani naijo nkinyosini enaa kuna naitobirie nkiituak irpapit. Neeku enetipat oleng esiai ositima tenkopang, amu keyau nkibelekenyat naitudupatie olosho ,neretu olosho dukuya ,neisaidia maendeleo pookin naasita irparakuo temurua.

Ore esiai enkitumia ena masaita tenkop ang, naa sapuk oleng. Amu ore enatoki, naa ninye ipimieki enkadoro, ontokiting naji pookin nagira aas oltung'ani. Amu ore teneyieu nai neipim enbao nagira ashetishore, naa enatoki ake eipimie, petumoki atudung'o esiana naba anaa enayieu. Na ore si naji egira oltung'ani aipimie enkaji ewueji neyieu neshet, naa ena masaita eitumia oltung'ani. Neeku entoki ena naitumiai oleng tesapuko tenkop ang, amu keetae naa siaitin enchetare tesapuko, neetae esiai nadung'i niperri imbaoi tenkumoyu, neeku naa eeta iltung'anak pookin enatoki, naasie nena siaitin naipirta nena tokiting. Neeku entoki ena natii enkop ang oleng.

Ore taa tene wueji naa sipitali, naa ore kulo tung'anak otii ene wueji naa ildakitarini oishopo naa kuna tokitin naipising'ieki inkumeshi, naa ore too kulo kitaandani netii iltamwoiya, ogira aatoni. Neaku adolita sii taata olpayian naa kajo ninye taata olkitok loo ildakitarini, ebaiki negira ninye airorie iltamwoiya pookin aitukuj naaji inkoitoi sidain natumoki ninche aibung'a, pee etum biotisho sidai. Aashu egira ninye aitaduaya ildakitarini aitukuj inkoitoi sidain naanarikino neibung' easisho te sipitali, peyie naa etumoki ataramat iltamwoiyak. Neaku esia sidai ena aloito dukuya, amu keitodolu enkitasheikinoto sidai , ooldakitarini kituak te esiai o sipitalini.

Ore taa ena tenewueji, naa incheriani natipikaki ng'ejuko, narikoo esiai oropiyiani naasishoreki te M-PESA. Ah njere kelo aiteru inasiai ah enkolong' ejumaa, olapa letomon obo intarikini ong'uan olari lonkalisuni are otomon oile. Ah njere kegirai autaki irkastomani iropiyiani naalo adung' M-PESA, tenelo naji neirriwaya anaa neitayu iropiyiani, esiana naje. Nitoki si autaki naji tenelo nitumia ninche ATM, neutaki eniko peyie edung' iropiyiani napuku te ATM. Nitoki ake autaki inkulie, naaji other transactions enikunari. Nishoru nake ibarakinot pooki, nautaa inasiai erewata anaa eng'amaroto oropiyiani, te M-PESA tiabori tedewueji. Neeku esiai etipat ena, peyiolou irkastomani naji eniko Safaricom pee edung' iropiyiani enche.

Ore entoki naishorua peyie eibelekenye ena baye tenkop ang' oleng', naa tenkaraki empurore oorepiani nataadoro tenkop. Amu ore ena mashini naji ATM , naa enkadi ake enarikino nelo apik, enkadi enye duo taata naata ilomon lenyena le embenki, peetumoki naaji aitayu iropiani enyena. Neaku entoki sidai ena amu, eyauwa enkibelekenyata, amu menarikino naaji oltung'ani nenapaa iropiani te embene metaa kelo nedol iltung'ana, nelo nepurorieki nena ropiani, neaku kerip naaji iropiani oltung'ani, amu teina rishata naaji nayieu ake ninye nelo aitumiya nena ropiani, nelo aitayu tena mashini, neaku entoki sidai ena naayauwa enkibelekenyata, amu keitodoropa esiai empurore oo iropiani.

Ore entoki nagira aasa tenewueji, nadolita oldakitari oltamwoiyiai toruum naaji lobakieki iltamwoiya. Neaku ore ele dakitaari neishopo naaduo ena mashini nadolie enebaa enkima to sesen na ore ake peelo adol ninyeenebaa enkima, naake etumoki taata atayiolou eneikunakino pee ebak ele tamwoiyai. Neaku ore siininye ele tamwoiyiai netiu anaa kenyamal oleng', amu keiraga tendapash e sipitali anaa keata enchalan oleng'. Neaku embaye sidai naa tenepuoi aabak ele tung'ani peetumoki ainoto biotisho sidai, netumoki atiusaupata ninye.

Ore taa tenewueji esiai naloito dukuya naa, esiai ebaare, amu ore pee adol enewueji netii ildakitarini ariayiak oleng, oishopote ometaa neimulumul ate, netii oltamoyiai laijo etii erishata nanyamal oleng amu, ore taata enaaji naa imashinini eitumiae aadolie iltamoyia, naa ninye eji ICU nitodolu naa ajo ore ekishui ele tung'ani netii enenyamal oleng. neaku kegira ildakitarini aishugulikia pee etumoki naa ele tung'ani atusupata, tenaa keton duo ebaiki nidol naa ajo keitokitoi ninye etuuma, pee etumoki aipangipanga naa ore taa oshi enewueji elo abaya oltungani netaa eishaa ake neomonokini ake amu, egol eshukunye oltungani amanyisho tenkaraki ore ene wueji nitodolu iltamoyia otabaitie ewueji netagolo oleng .